Ayani ale yan kakesich lakwet ko kararan kosir ya tomo kororindonyin ko yon kakoit lakwet ne kararan netindo chametabgei nebo bortonyi akimuchi kerib lakwet eng taban ak kerib kamet eng taban. Mowendi bik ooh sipitali ne naat ko clinic kosubgei ak ne motindoi naet kole nyolu keba spitali.

Kokwetinwek eng korenyu ne lo kopunu cholwokik kenyini. Kokwet ne indoi ko kokwet nebo chebean kosubgei ak ne kokoye neranik che chang missing maiywek chang neranik kora chekokomongei kochore bik rabiinik eng oretab nebo swapping ii ako sibgei ak notet ko kokwong ngwong missing ak kokoseretio ak kokobit asenet neo eng kokwo notet bo chebean.

Kit ne yae daktari si kotoret sigindet kotomo kosich lakwet ko konai ko koyomotin korotik eng borto, nyolu kora konai chametabgei nebo tilililndab borto nebo kamet, nyolu kora konet kamet kwomis si kobit konyor lakwet tukuk che kororon anan konyor tukuk cheyomotin. Kit age ne nyolu konai kora ko mionwogik che tindoi kamet che kemuchi keistoen lakwet ko manan. Nyolu konai daktari kok ko kamet ne wengi kosich lakwet ko much kosichigei inegei anan nyolu kekochin toretet.

Betutab let amuti lakwet iba kikochi kerichek, ko kiager walet neo mising. Kiabaiboenji ngab kiager alekosop lakwenyun ago magomiani ak kokonyor chametabke nebo bortonyin ii. Kiaboiboenji mising amun kigigochi kora kerichek che igochin koamis ak kogimit

Bikab health kotoreti lagok konyor kerichek chemokotin eng lagok isuldoe nitok kochutoten kokwotunwek anan ko bendi skullishek kokochin lagok kerichek che mokjingei lagok sanasana ko kerichek chebo tiongik, chebo amoeba ak chebo multi-vitamin. Inete kora sikik akobo kamonutietab keripchi lagok tililindab borto inetei kolenjin nyolu kokochin lagok kerichek chebo tiongik ak kotiljin logoek ak konogoi chego. Chutotin kora kokwotunwek chemiten orit asi kobit kokochi lagok kerichek ak kororon ortinwek eng orit olotet.

Amwataigei ngetuiye ak chito ne kiyae tuwai kasit ne leel arorteigei amwaite ale kikureno nee ak ayae kasit ngiro aaroru ole kiroyobu ayae kasit nitet ak amwachini alejini achame nyekeyai tuwan kasit kibagenge atache achun kot kochito ne kanyortoon ii ak amwa kongoi yan katachan akine.

Ngecheret ne chome bik missing yon kibire kura ko ngecheret nebo kot ne kingote ngatutik ii anan mp chome bik kosibgei yon kakelewen mp koek kandoindetab konyorugei ak mengikab koronoto ak komuch kotoret eng kibagenge ak nyoru gei kimni eng nyumnyumindo.

Yon kakituyen ak chorwenyun eng indonyo komaui atoi ngalalet kinomii anyun kekotigei akakasen chamet abgei nebo bortonyin akoti akatepsen alenjini yomunee akotestoitoi ano eng olingwai kikotigei anyun akateben kokokakonyor kiit nemochei eng ndonyo amwochinii agane atkokanyayoru atoretoke ananan Kotomo atepsen kit namoche atepsen ngotkowendi kochoktotei anan kotikekotigei ak eng let alenjini kokatis eng olengwanget akamokchin chemiachen

Tebe tebutik eng chengsetab boisiet inendet ne kakokure bik koyachin tiemisiet konyor kasit. Tepsen bik kolenjin ichek ko ngo komwochige gei komwochi somane ngwa ak amune sikomoche kasi notet. Eng let anyun kora kimuch kikoch nafas inendet ne kochengei kasit koteb tebutik tuten che tindoi.

Yon akiboitiot akonyoru kewelutik en kasit kokit neayoe korong netaa ko abirchin mokoriondenyun anan asirchin baruet kokonon napas anan kasarta keteb ngweny tuwan siamwochi kewelutichu aming'ineke kabsa ndomwoe ako amwoe en tekisto aarochin elekoabunde shidaisiek akosom missing kotoreton anan koistewon anan kobosok uinwek chekoronyoru sikobit anyoru boiboindo akayai kasit en chametab ge.

Chang ortinwekab kobiset en imbar ak oret netaa konebo nekisochin tukuk chemiten imbar, kararan ak ribe mising komachanga beek en minutik kosipkee ak nekisochinote kering'et en kering'et, nitet kora moisere beek chechang ko noton komokisere beek chechang mising ak nyoru minutik beek chemachang ak chemotuten mising, kochome temiik eleoo nitet.

Oreetab kobiset nekararan mising en imbarenyun ko nekisochin minutik en imbar sana sana ko minutik cheu ing'wek, saroch, spinach, kinokoo en kering'et, achome mising noton kosipkee ak nemokiwecho wechi beek ak nyoru minutik tukul beek chekayamke, mochong'oitu beek mising amatutukinitu mising.

Yon imoche obuken indekeit ko kiit netaa owendi bakai airport ofisishekab airport olekinomen indekeit, akoitoi tukuk chemokotin oliponi anyun indekeit ak kemwowon kelenjin indekeit neobune kwainon, kimwowon kora sait ne omondoen sianai siorib sait ak anai olee omondoi saa ngapi.

Chepkondok anan rapisiek yan kakimut lakwet sipitali kotienge kele kokinyoi lakwet miandoo ainon anan kokikoin kerichek achon, kikotoret biik lipanosiekab kanyoisosiek cheu 'National healthy insurance funds' ak 'social healthy insurance' koliponji biik komokere ko koimutiet missing neo aboiboenjini mornosiechotet chetoreti koliponjin biik kanyaoshek.

Kiratech elekikonoren beek en imbarenyun, kirabal kering'onik cheyomotin ak ko cheboroen ak ko imuch kokonor beek chechang, kiit akee kora nekirayai ko kirakonor beek en tankishek chomuche aboishen en kasartab kemeut anan ko yon kobetyo beek, toreti minutik chuton ak kotoret temik.

Yon omiten kapkasi oo kirates somanenyun osome anyun mokoriondenyun kokonon nafas keteb ngweny ak keng'alal ak okochi anyun kartasishekyuk chebo somanenyun, asome oleii koteswon kimnotet en kapkasi ak omwochi olei otinye keret neo akobo kasinotet anan boishet ne oyoe ak kwo wendi otokosu ko kimit mising.